Ahũri biacara nĩ mabataire gũkorwo na, mbica ya indo irĩa marendia ngathĩti-inĩ icio, macicorete wega cikoneka ũrĩa cihana. Na ningĩ nginya thogora nĩ mabataire mauge. mandĩke hau, mandĩke rĩrĩa ta rĩngĩ mena offer kana hĩndĩ ĩrĩa marendia na indo cia kuongerera. Nĩgetha, nginya hĩndĩ ĩrĩa ta rĩngĩ mũndũ e kũnene ona mbica nene kana ngathĩti ĩcoretwo no ĩhote kũgucĩrĩria. Na nginya andũ arĩa matahotaga, tuge ta rĩngĩ, matangĩhota kũigwa, rĩrĩa mona kĩndũ gĩcore nĩ mekuona kĩrĩa kĩrĩa kĩrendio handũ hau. Na no gĩkinyĩre nginya andũ aingĩ rĩrĩa mũndũ, ta rĩngĩ ũkanengera mũndũ agathiĩ akĩneanaga maratathi macio nĩgetha ta rĩngĩ nduka yaku ĩmenyeke, na wandĩke nginya ngathĩti-inĩ ĩyo harĩa kũrĩa nduka ciaku cirĩ, nĩgetha andũ mamenye kũrĩa mangĩona indo icio, ũrendia.

Wĩra wa mũtabarĩre wa mbeca cia igoti, nĩta rĩngĩ gũthondeka kana mĩcara kũrĩha mĩcara ya andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩta thirikari ũguo tuge ta rĩngĩ arimũ, tuge mandagĩtarĩ, tuge andũ arĩa twacagũrire mawabici-inĩ. Ningĩ mawĩra macio mangĩ mũcara kana marutagwo nĩ magoti nĩta gwaka mabarabara kana mĩbango ĩrĩa ya thirikari, tuge ta mabarabara, mathibitarĩ, mathukuru, ũguũguo. Ningĩ kwĩ mbeca ingĩ citeithagĩrĩria nginya okorwo nĩ mathomo ũgakora mathukuru he mbeca iria manengeragwo kana thirikari ĩnyitaga itemi nĩkũrĩhĩra andũ mathukuru kana arutwo arĩa mata arĩa matathiĩte kana arĩa matarehota mũno, kũu nĩkuo ũkoraga mũcara mũno ũrathiĩ. Na ningĩ he andũ arĩa nginya matahotaga kana ũgima wao wa mwĩrĩ onao nĩ marũmbũyagio nĩ thirikari na ĩkamarĩhĩra.

Tekinoronjĩ nĩĩteithĩtie mũno he, mawĩra-inĩ ta bengi-inĩ, tondũ ũrakora, tarĩu thaa ici, mũndũ to mũhaka athiĩ atĩ bengi-inĩ athiĩ atĩ gũbanga raini nĩgetha, aheo mbeca. He, he kamacini getagwo ATM, karĩa mũndũ ona angĩthiĩ gakoragwo ho, mathaa mothe kana karutaga wĩra mathaa mothe, mathaa twendi boo ma mũthenya na ũtukũ. Rĩu ũgakora rĩrĩa wĩna thĩna wa mbeca no ũthiĩ bata no ũkorwo na akaunti ya bengi ĩyo, ũthiĩ ũthiĩ wĩkĩre gakandi gaku hau na mbeca ciume hau. Nyonaga nginya ũngĩenda nginya kũruta nginya mirioni twendi no, ningĩ nĩũrakora okorwo nĩ maũndũ nĩmarathiĩ naihenya mũno, tondũ rĩrĩa wathiĩ bengi-inĩ okorwo nĩ akaunti ũrenda, ĩrathondekwo ihenya ihenya nginya ĩgagũ save ĩra nginya mathaa no ũguo na nginya kwĩ macini ingĩ ciũkĩte nginya cia gũtara mbeca, ti mũndũ arathiĩ hau atĩ waneana mbeca ciaku citarwo kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũneo, maũndũ makahũtha ũguo.

Moritũ marĩa andũ kana andũ arĩa makombithagia namo macemanagia namo, moritũ njĩra-inĩ cia intaneti, nĩ ta, andũ kwaga kũrĩha mbeca. Ũgakora mũndũ gũtirĩ kĩndũ aneanire atĩ kĩnyitĩrĩre atĩ nĩ ũkarĩha mbeca. Rĩu ũgakora rĩrĩa warĩha mbeca kana rĩrĩa andũ acio maneana ona gũkinyĩra mũndũ ũcio ndũngĩhota kũmũkinyĩra tondũ ndũmũĩ. Rĩu ũgakora ona rĩrĩa marega kũrĩha gũtirĩ ũndũ ũngĩmeka. Tondũ kwĩ amwe moyaga rĩrĩa moya mbeca, magate rainĩ ĩyo ĩrĩa wamatũmĩire mbeca nayo. Rĩu ũgũkinya hau ndũngĩhota kũmakinyĩra. Ningĩ onokorwo andũ amwe nĩ marĩhaga, makarega kũrĩha gwa kahinda karĩa mwarĩkanĩire nao. Ũgakora andũ nĩ macererwo mũno, angĩ makarĩha makarega kũrĩkia mbeca ciothe. Rĩu ũgakora maũndũ ta macio nginya mũndũ ũrĩa wa okorwo nĩ biacara anjĩtie ya kũheanaga mbeca icio ĩkamĩhinga tondũ nĩ hathara theri.

Niĩ nĩngenaga mũno rĩrĩa ndona, ciana cigĩthoma okorwo nĩ na tambureti, tondũ, ũcio ndũkoragwo wĩ mũhĩnga mũnene. Rĩrĩa oka okorwo nĩ gũtũmĩra okorwo nĩ laptop okorwo nĩ, okorwo nĩ, nĩ, nĩ nĩ kompiuta, tondũ rĩrĩa matũmĩra ũguo nginya thimũ nĩmahotaga kũmenya ũrĩa megũcithondeka, na ũguo nginya rĩrĩa ta rĩngĩ makauma thukuru, nĩmakahota onao mona wĩra wa gũtũmĩra okorwo nĩ laptop u, nĩmagakorwo na ũgĩ, tondũ mambĩrĩirie gũcitũmĩra o marĩ o ciana. Rĩu ngona rĩrĩa matũmĩra okorwo nĩ tambureti ici, ona thirikari nĩ, ĩngenetie mũno tondũ nĩyo ĩmagũrĩire na ũguo yamagũrĩra, makagĩa na ũgĩ na magoka hamwe makendana o ũguo marathoma na, thutha-inĩ makahĩtũka kĩgerio.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona ta rĩngĩ mũciari akĩhanda mũtĩ na mwana wake, nĩnyonaga nĩ aramũrera kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Akamuonia kamũtĩ gaka ndahanda haha, nĩwega kũhanda mĩtĩ tondũ kamũtĩ gaka ndahanda haha tondũ gaka ndĩrona tarĩ kamũcungwa, gaka thutha-inĩ tondũ mwana ũcio nĩye egũthiĩ akĩonagio akorwo nĩ ta rĩngĩ nĩndĩrona nĩanyitĩte maĩ haha na mũtũngi, ngona akamuonia kamũcungwa gaka nĩwe ũrĩheaga maĩ, na ũguo mwana ũcio kũringana na ũrĩa arakũra tondũ nĩakona nginya nĩgakũra na kanjia gũciara, na ũguo nĩakenda níĩkendaga ũrĩmi na ũguo nginya rĩrĩa akũra na agĩa na bamĩrĩ yake nĩakahotaga nake kũhandaga na akaruta ciana ciake onake nĩgetha bũrũri ũyũ ndũkaga irio.